Tijni itimo e aluorawa kaluwore ni odwaro ni ikuongo iloso puodho maber koro ji chakoga ni jikuongo loso puodho kuma ibiro pithe kasto koro bang'e to ipitho kaeto idoyo machungwani ma obed modongo maduong'.

Aneno ka thok moko niye yi puotho kae, kasto puothoni chalo puotho ma oserithi ma osegol cham e yiye, kaluore ni gin cham mane oselosi kane opithi kane oseikore mar golo, koro aneno ka oket dhok mondo ocham ocham gigo mane osebedo kane onego do to ne okotiek do, koro aneno ka puothono ber ka koro ibeto mondo mi ochak ike mondo mi ochak pure mondo mi ochak tim pur mar ariyo kata mar maluo bang' pur mane osetimno.

Mae avakado mopithi, ka en avakado molosi e yorego mar timo grafting, to gimamora e avakadoni en ni en gi mit moro maloyo avokete mamoko mopith apitha, to kendo en avokado maji ohero ahinya e kit ngi'magi. Koro an gima omiyo ahero avokadoni en ni en avokado moro ma olosi e range'ny mamalo, omiyo ji tee boherega to kendo en avakado, an achiel kuom avakado ma bechgi tek.

Achiel kuom gigo maber momiyo ahero tijni en ni en tich mar nyasi kendo oting'o mor saidi. Kendo en gi teko mar riwo ji mondo mi obed kanyakla. To gima omiyo kendo ahere en ni en eyo mar goyo ne jonyuol erokamano kuom rito nyako kendo mopuonjo nyako mochopo nyaka sechego mobedo mang'ongo mondo mi onyuome kendo okende odhi e dala machielo kuma ibiro chake ngimane. Omiyo en ggino maber ma iimo gi ji duto kendo an ajiwe.

Mae en jatend piny mar Kenya, kendo en ker mar Kenya, to en jalno mane oyudo loch kaluore ni ombulu mane ogone ne nge'ny mane loyo jalno mane opiem godo e bedo ker, omiyo en kanene to gima biro pacha en dogruok mar pinywani, kendo obiro loso migape duto duto tetete mondo omi obed maber, omiyo an agoyone erokamano kendo gima biro e pacha en ni wamed jiwe mondo omed tiyonwa matek kendo wambe wamed miye thuolo mondo mi olos gigo mane osekethore te.

Osiptende mag piny owacho tinde osekethore ahinya, kaluore ni mae en gima osebedo ka timore e osiptendewa e gwenge ma kaluo koni, osiptende masani tinde iyudo ni yethe onge kendo kata ka idhi neno daktari to daktari ndikoni yath, to kosendikoni yath mondo mi omiyi idhi e od yethego mondo mi omiyi yethego, tiyudo ka yethego onge to gionge kaluore ni mibathi emanitiere e osiptendego, ka mobathigo otingo achiel kuom jogo ma tiyo e osiptendego, kendo iyudoni yethe ma sirikal okelo mondo mi okony jo piny gikawo kendo giusone osiptende mamoko mag wegi gi jogi, omiyo koro yethe ma sirikal okelo tiyudoni gikawo to githi giusone jogo ma oyawo bende osiptendegi kendo oyawo od yethe maoko ma okotudoregi sirikal. Omiyo an gima anyalo wacho en ni akwayo mana dakteche kachiel kod jogo bende matiyo e osiptendewa maoko, mag sirika ni mondo giwere gi wechego mag mibathi mondo mi yethe ma okel gi sirikal okonyji duto.

Mae en od lee kendo hiye kae e kuma otingo' lee dudo ahina lee mora mora manitiere e piny kae, omiyo hiye kae en od lee kendo iyudo ni gin kanyo ema irito gie gi jogo ma ondiko e hiye kae, to leegi tichgi en ni mondo mi oketgi kanyo mondo mi kawasungu obiro e pinywa to mondo ginegi kendo gichul pesago kendo ma itiyo godo kaka usuru, omiyo an gima ka aneno kae to aneno mana od lee.

Achiel kuom weche manigi nengo e iye kae en ni mae odno maduong' mar chama mar Jubilee. Jubilee en chamano mar siasa e piny mar Kenya kae, to kendo mae odgi ma gitime buchegi kendo kae emoting'o jotelogo mag party ni. Omiyo an gino maneno kendo manyalo fwenyo e iye kae en ni kae kuma ilose weche go mar jogo manie party ni. To kendo en party mitiyo godo e tiyo timo gigo kaka bedo jatelo e piny mar Kenya.

Aneno nyithindo ariyo madiyo laptop, to nyithindogi chalo ni gin e klas kendo kaluwore gi kaka gineno chalo ka gima ipuonjogi to puonjruok maduong' kae chalo ka gima ne ipuonjogi mondo ging'e kaka itiyo gi laptop. Laptop en achiel kuom gigo ma itiyo godo kuom donjo e mbui kendo en yoo maber maji puonjore mondo mi ong'e gigo matimore e mbui kendo kata gino ma iluongoni ong'ue yamo. Omiyo mae tich maber masirikal timo mondo mi opuonj godo jogo matindo mondo mi ong'e tiyo gi lap top.

Jogi lando gimoro miluongo ni 'Gusii mental health awareness Campaign'. En yono mar lando gigi mondo omi obed kong'eyo weche thieth. Omiyo an gini, aneno kaneno ka en gino maber kendo gipuonjo oganda mondo omi gibed ka ging'eyo gigo matimore e yore mag thieth. Koro ber maneno e tijni en ni jowagi timo tich maber mondo omi pinywani obedgi jogo ma ong'eyo thieth duto te.

Mae luwore ni nitiere nitiere buche madongo dongo kendo mang'eny ma osebedo ka iluwo eod bura mar Milimani. To kendo ing'ado burano mondo mi okony kendo otheg jogho mane nitiere kod yuaruok e mag lope. Omiyo ma chenro maber makonyo jogewa man gi yuaruok e gigegi machalo mkaka lowo